Tijni en pidho anyalo neno nitiere cabbage nitiere kitungu mek lum niere spinach tijni itomo e aluorawani mokuongo ipuro puodho ma ineni puodho onge buya mora mora kendo puotho ler kendo bang' kanyo inyalo keto manyiwa mondi kata inyalo keto manyiwa bang' kisepidhe kasto kisepuro kamano kaka gigi opang' gi nitie kaka opangi' opang gi eyo moro maler koro ibi inyalo yiere mondo ipang ipangi e puotho kati eketgi kika idwaro to kidwa pogo mokuongo ipuro apuro kasto ing'ado inga'do e space space kasti iyiero gima ibiro pitho e spaces mane iyierogo.

Inyalo puonjo ng'ato timo tijno mokuongo ikele e puodho. Tinyise ni, mokwongo inyise ni ma en ang'o. To mar ariyo inyise ni kitimo kama ang'o ma bobet. To mar adek inyise ni lo ma inyalo timie gima chal kamae nikech ok gin lo te manyal. Nikech konyalo tiyo gi lo mar rahera cha ok nyal bet kame nikech lo cha pi oingo. Koro wanyise ni kitimo kamae ang'o ma bobet. Tokoro ichako nyise ni ichako nyise gi etiende ichako puro mokwongo kasto bang' kisepuro iloso ikaka inyise kaka onyalo keto kodhi mondo obed kamae e yo maratiro kamae kendo inyise ni bang' kisetimo kamano ang'o mitimo koro ma kanyo itieko.

Gik makelo mor ma aneno kae mokuongo' anyalo neno nitire ot , ot kelo mor nikech koth ok gowa aching' ok chwadwa ka poni wanie ot , marariyo anyalo neno nitie nitiere rech mokete gimoro machalni gimangato oloso fishpondne mar glass manyalo neno kendo anyalo neno oketne gik gik manitiega nam ka mondo giyud kaka giyueyo kendo gineni kae ok kumarach kendo ginyalo bete kendo ginyalo survive gi nikech kawanenogi chalni gigoyo abal kendo gimor kendo gin rech ma color gi neno ma beyo beyo

Gima biro e pacha ka aneno gini. Gini en gir wanyalo neno ni en gima otud e tado e gama kendo ochome gi gata. To waseng'eyo wate ni gata en kuma kaponi kata ka koth ochwe to gata konyowa kuno pi. To gini ochom e gata to kakaobet ni ochal gi pipe maketo pi maanyalo ma pi nyalo ringe ka pi nyalo ringe pipe ni. To kendo anyalo neno ni chal ni nitiere gik mopidhi e pipe ni. To mano neno ni gigi biro timo maber nikech ka wang'e ni pi konyo e gik moko bet. Kendo pigni wanyalo wacho ni pigni kosebiro kama kama to nitie kuma ichoke e piny ka nikech e kaka wanyalo neno nitiere kumichoke piny ka.